Agolo ne jopuonjre na pichni madongo ma ni gi rangi ma oya e mbui malure gi gi mapuonjo, mae ber nikech biro miyo gi paro gi ma puonjo chieng'no. Kendo anyalo tiyo gi redio ka aketo ne gi chenro mar somo mopuodh gi migao mar somo ma nie e redio mondo gi winji. Ni mar neno japuonj sa ka sa nyalo miyo nyithindo jok kod somo, anyalo kawo video mag puonj akete no gi gi winjo kendo akonyo gi kuonde ma ok oler ne gi maber. Ayiero odiechienge moko apuonjo gi ka gin dala ka wa tiyo gi teknoloji kata mbui ni mar biro skul sa ka sa miyo jopuonjre jok gi somo kendo weyo biro e skul nimar jo moko odak mabor to chopo skul bet matek.

Ka ne achako skul ka pod atin ne ahero somo ahinya nikech japuonj wa ne weronwa wende mamit mag somo kendo ne wamiel kode kanyachiel bang' mano to otero wa tugo oko ka oweyowa watug kendwa kendo orango wa .Ka ne ochopo sach chiemo japuonj ne ng'iso wa ni wacham gi jowete wa ma ne onge go e odieching. no kendo japuonj ne puonjowa kido mabeyo gi kaka wadak e dala gi jonyuolwa ka wamiyo gi luor kendo ne opuonjowa puonj mar lemo kata gik kanisa. Puonj no na hero ahinya nikech ne opuonjowa bedo gi kido mabeyo kaka bolruok gi sigendni ma oa e muma.

Ahero tiyo gi kompiuta nikech anyalo konyo jomoko kapuonjogi kendo ayudo yutona mapile., kajonyuol kelo nyithindgi mondo apuonjgi kaka nitiyo kode. Kompiuta bende konya timo tijena mag sikul kakano tijena kanyo kendo anyalo oro ne jopuonjre wetena kaachiel gi japuonj. Anyalo rango gik moko embui, kaneno vidio mag somo kamedo puonjora bang' ka japuonj ose puonja kata ka aikora negima idhi puonji. Sechena mag yueyo, anyalo neno sinema mahero kata kawinjo wende mahero kayueyogo sama ok asom. Anyalo ting'e kadhi kode kumoro amora ma adwaro tiyo kode, dala kata e skul.

Aneno nam ma ogondhore ma kon chiel kachakre to pige olil kendo gimbele pige ler. Nam be olwor gi yiende ka nitie maboyo kaachiel gi matindo. Nam aina ni losre ka oa kuom aora ma gondhore kendo pige kochokre to loso nam. polo be ler to chieng' rieny ma tiende ni onge rang'isi mar koth odiechingno.

Kinde mane korka a chako skul, kapuonjora somo, apuonjora kwano mar medo, golo, gi pogo. Japuonjwa ne konyowa ahinya kawatimo gima ok owinjore, opuonjowa kaka onego watim. Opuonjowa somo gi jowetewa. To ka ng'ato oketho, ok inyiere, ipuonje mondo mi en bende ong'e. Gik mane japuonj ondiko kaka magi, ok nonego oruchi nimar sakasa kwarangogi, kata ka japuonj onge, to wanyalo somo wan wawegi. Japuonjwa ne losonwa wende maluwre gi somo, kendo ne wahero gi ahinya. To bang' somo ne wadhi oko, watugo ka wayueyo.

Mae en adier nikech sani inyalo riwori gi jopuonjre moa epinje maoko ka in gi kompiuta kata simu manyasani gi yor mbui. Kaok iwinjo gima opuonji, inyalo dok kendo bang'e, tirango ka mbui wiye ok wil nikech gik manopuonji pod ibiro yudo kanyo. Ok ochuno ni nyaka inyiew buge, bugego inyalo yudo emb ui, kisomogi kendo ka gikonyi duoko penjo.

E i osiptende wa, ma ni machiegni kodwa e udi mag sirkal kama jopiny yudo e kony kata ka dichiel gi biro e chirni wa chieng chirogi bedo kanyo kendo ng'ata ang'ata mane maduaro kony kuom gi nya dhi ir gi to gi biro konye mapiyo. Gi teknolojia ma nyasani e mbui mar sirkal, ng'ato nyalo donjo to ndikore kende en owuon.

Pidho yiende ber na ahinya nikech en yo mar rito aluorana. Yiende konyowa e yore mang'eny gi kelonwa koth, gi miyo wayweyo muya maler kendo wanyalo ng'ado gi watiyo kod gi e tedo, kata waloso go gik moko kaka kombe, to ka itong'o yien achiel onego ipidh moko abich .Yiende moko miyowa chiemo kaka olemo kata wanyalo pono it gi kaka alot moko be gin yath ma konyowa thiedho tuoche ma opogore opogore.

ochako gi keto nyinge, namba ne mar simo, namba ne mar kipande, kaachiel kod gik moko tee mi iduaro ng'e kuome, kosetieko to oyie ni obiro luwo chike duto te ma ni kanyo. Kae bang'e kaosetieko, onyalo yudo gik moko kaka ola e simo kata ko cheko weche mag chudo mana ko otiyo gi simo. Ma e ber nikech ok ochuno ni nyaka koro owuoth ka odhi e bengi ne gik ma onyalo timo kende ka en dala.

Ne abet gi jooda kawaoyo mach odhiambono ka ng'ato kang'ato wacho pache nikech wan kaka joot, gi teknolojia manyasani, wanyalo bet kamoro achiel, to ng'ato kang'ato odich gi ong'we yamo ne odiechieng' xduto kendo ok wayud saa mar wuoyo kaka joot. Mae ne ber nikech ong'we yamo ne waketo tenge, ka ng'ato kang'ato yudo nafas ne mar wuoyo e gima odwaro ni koa kuom jonyuone. Kendo jonyuol bende nyiso nyithindo kaka onego gidongi gi gik ma onego gitim.. Ne waneno ka ober ahinya to tinde wamedo time bang' ndalo ka ndalo ka olor sikunde kendo ji ni eyueyo.

Ne wakao ola ma nyuolre mos mos gi wiye matin kendo ne wakano pesa wa wan gi geno kendo yie ni pesa wa ni kama ber. kendo puonj be wayudo to higa ka higa wayudre kanyakla waromo to imiyo wa ohala ma wasebedo ka waloso.

Weyo kamoro maber moloyo kaka ne iyudo ranyisi ,ka iluoko ka iluoko lewni ook onego iwe gik ma ne itiyo go oko kanyo. moloyo to onego ifund gi maber kendo idwok gi e ot. Gimoro kendo en duoko gi moro kuma ni igole ranyisi, ka imodho gi okombe onego idwoke kar sende ok iwe kanyo nimar gik ma okere e ot miyo ot neno ma olil kendo maonjawni. Sa ka sa ma an thuolo aneno gi ma anya timo e aluora mar oda mondo mi arite maler.

Otanda, pi modho kaachiel kod chupa ne, gir yweyo tielo, net mar suna, pichni ma obau, taya man mar bath otanda, kabat matin, gero od ni kata chula pesa nikech dak e ot, pilo, sit kod onget, law, sitima ma ne ot ,gi buk ma ne e wii kitanda kaachiel gi kioo.

Gavana ma homabay mo oluor Glady's Wanga, miyo ng'ama nenore ni jatugo kaluore gi kit lewni ma orwako okombe mar loch ka ji bende ng'eny to jo ma ochung' go malo e liare mor ahinya kendo gi nyiero. Ji kawo pichni ma gi biro paro go nyasi ni. To nenore ni nyasani duong' ahinya nikech siwandha ma ogur e tok gi.

Jo gweng' ochokore ka gibiro neno ong'we yamo manyasani ma okelnegi kendo ipuonjogi tiyogo. Kae nenore ni en gweng' kaluwore gi kit ot man ka gi cham mopidhi kaka rabolo gi yiende madongo dongo. Kata kaka mine oruakore, nyiso ni kae en gweng'. Ne gibet ekombe lakini ka koro ilero negi kaka itiyo gi ong'we yamo manyien ni, ochuno gi ni gichung mondo gisud machiegni eka giwinj wachno maler.

Ne an nyathi matin kendo gi ne omora ahinya, ka ne wadhi e boma ne waneno kendo ne wadonjo e iye kaachiel gi nyithindo wetena to gini ne luorore kodwa kendo ne wanyiero ka wamor ahinya. Noket nwa wende mag nyithindo seche ma waluororeno kendo ne wan gi jachung' ma ne rangowa ka ng'iyo ni ng'ato ka ng'ato ni maber. Teyni ne bende ne liel ka golo rangi ma opogore opogore kendo ma ne kelo nwa mor mo ogundho bang ka ne osetieko ringo, ne wachung matin ka wayueyoo nikech ok ne wanyal lor to wachak wuotho dine wawinjo kawirawira ma ne nyalo goyo wa piny.

Yor mar pur ma nyasani nimora ahinya nikech opuro kendo okunyo loo piny ahinya ka okiko loo ma piny gi la ma ni malo ma ber ne japur nikech dhandhu mar loo ma ni piny ikelo malo kendo loo ma malo ma ne ose ti go dok piny. Lony ni tiyo kod seche matin ahinya mar puro puodho maduong moloyo ji ma nyalo kao seche kata ndalo mang'eny ka puro. Lony ni e kido ma opogore ka nitiere mar pur, mar pith ,kata mar kayo. Kendo nitiere moko ma nyalo puro ka pitho e seche go. Ji mang'eny sa ni ohere kata e gwengewa, beche ni malo mar nyiewe kata mar kawe mondo oti nikech lony ne ma olose go kata moo ma otiyo go mondo mi otiek tich.

Mondo mi ichak ohala kata duka, dwaro ni ibed gi pesa mang'eny moromo nikech ibiro nyiewo gik moko kipango e duka eka bang'e ji konyiewo tiyudo ohala man ewiye. Ratil mar pimo gik ma iuso kaka ochele gi sikari bende nengone ni malo, nimar ok lose epinywa ka, igole ko a epinje maoko. Tich machielo mar wang'o kendo loso gig chuma manenre ni wuorono timo, kaluwore gi angolo moruakogo bende dwaro omenda mang'eny, nikech chuma pesane ng'eny kendo otiyo gi sitima mang'eny mondo mi ilos gik moko. Ong'we yamo manyachon kata nyasani bende pesagi ni malo ahinya.

Ka en kar kony mar customers mar goyo simo kod oro pesa mar Safaricom. jok ma ni gi chandruok ma opogore opogore kaka mag lain mar simo kata ma okwal laind gi to dwaro moko kata jok ma koka dwa chako tiyo gi kambi ni dhi ka kendo ikonyo gi nono maonge chudo. gi ma dwarore ka en mana kitambuliso ni mar piny wa. Kony ka kony ni gi kare ma opogore ma ni gi jok ma olony ne.Ng'enyne ji pong ga ka kendo iluo lain kalure gi sa ma ne idonje omiyo ka idwa kony kae onego imond okinyi ahinya.

Adak e piny mar Kenya mayudore e Africa, ahinya to ugwe mar Africa. Piny mar Kenya ni machiegni gi Uganda kod Tanzania. To Kenya noyudo loch koa kuom wasunge ehiga alufu achiel miya ochiko gi piero auchiel ga dek, ka kerne mokuongo ne en jaduong' moluor Jomo Kenyatta. Chal mar kor luasi mar pinyna mar Kenya, ber ahinya kendo oher nyaka gi ji ma a epinje maoko. Epinyna ji oherore kendo gimire luor.

Lony manyasani okelo yore mag pitho manyien, manyalo pidho kodhi epuodho mangima katiyo gi saa matin. Ng'eny ne, to jok man gi puothe madongo dongo ohere, nikech ka in gi puodho matin kelo yoregi biro kawi pesa | mang'eny moloyo timo in iwuon. Gikawo saa matin kendo gimoro ni gwandruok gi jok matiyoni nimar ok gitimo tich maber kata gikwalo kodhi. Jogweng'wa ohere ahinya kendo sani yuto nimalo.

Migawo mar arita kwe kochung'ne gi jatelo, Aden Dwale, ema miyowa arita epinywa ka. Kopoge e migepe adek, marito piny motwo, ei pi, kaachiel kod eyamo. Kata obedo ni tij aritani tek, oting'o chuo kaachiel kod mon. Jomoko ng'iyo arita mae pinywa ka, kendo moko ng'iyo arita ma pinje maoko. Nitiere chike ma oketi ma ka idhi ataro gi chik, ibiro maki kendo ibiro ti kodi kaka ranyisi ne jomamoko mondo omi giluor ketho chik.

Ahero tuke ahinya nimar en mich ma omi ng'ato to ng'ato ka ng'ato nigi michne mopogre. Tuke kelo mor kendo riwoji kanyakla. Ka nyathi oyudo tiegruok mawinjore chakre kotin, obiro bedo jatugo maber kendo mang'ula. Rachne ka ng'ato ohinyre etuke, onyalo dong' gi mbala mosiko nyaka chieng' nikech tur, kata wil mar tielo kata bat, nyalo miyo ngimani bedo matek bang'e. E piny masani ijiwo jonyuol ni kik girang mana somo kende, to kendo girang tuke moko ma nyithindo nyalo timo.

Aneno ka chwo ma otweyo leso, otweyo tigo e wii gi, bad gi, kendo e korgi. chikore malo kendo ng'at achiel chikore malo ahinya ka jomoko to ochung' ng'iye kendo puoye gi ting'o tong' kendo gi tweyo msip. chwo gi nigi kor gi nono, gi roboche kendo moko olose wii gi maber . Ma gi gin jo maasai kalure gi kaka gi rwakre kendo kaka gi chikre malo .E pinywa gin e ma ong'e gi ne chikruok malo moloyo. Gi tweyo leso man gi kido ni.

Nitiere jolony ma osomo kendo opuonj kaka itiyo gi pesa. Kata kamano, ng'ato ka ng'ato onego ong'e kaka otiyo gi pesane. Ki ka ng'ato onego oti gi pesa kaluwore gi yuto mare. Ng'at mani gi yuto mamalo, birodak e ngima mamalo, kendo obedo gi keno mamalo. Ng'ama yuto ne nipiny bende birodak e ngima mapiny kendo kenone bedo matin. Gik mochuno kaka, lewni, ot gi chiemo nyaka bed eseche mipogo yutoni. Chal mar ngimani, kaka idhi e osiptal, kaachiel kod kaka ichopo kari mar tich, gi pesa michulo ne nyithindo bende irango. Wiyi kik wil gi chulo hola seche ma ipogo pesani kaachiel kod kano pesa matin kapo ni gimoro biro tim ore ediere kapok iyudo pesani machielo.

Wuoro ma ondisore ma orwako nyaka ogudu chung' mondo ogoye picha but kama ondike nying' kuma osechope. Ko oketo lwete ne e mfuko ka en but ndara chal ni wuoro ni ma en mokuongo ne chopo ka kata ogo picha ni mondo oore ne osiepe ne e mbui, kata jo ode mondo otang' ne gi kuma osechopo kata obed rapar ni chieng' moro ne osechopo ka. En but ndara ma olos maber kendo bath ndaro no gi konchiel nigi yiende maboyo kaachiel gi matindo. Ber ndiko nying' aluora no kata boma no kaka ondik no nimar konyo jowuoth ng'eyo kuma gichope kendo keto rapar maber ni negisechopo kuonde go.

Chokruok mar mine kanyakla kelo mor ni mar gi go mbaka. Ka kila ng'ato wacho gi ma otimre kata kaka ngima ne dhi to obedo ni mine gi ochokre kapogo pesa kendo achiel kuom gi ndiko piny, kelo mor ma oloyo. Mine gi osebedo ka kano pesa ka gi kelo kendo sa ni koro ochopo sa ma irango buk to ng'ato ka ng'ato imiyo mare kalure gi keno kod ohala ma oyudo e wiye.

Miyo ni donjo yudo thieth e od thieth ma sudo ,od thieth ni nyalo ya e gweng achiel nyaka moro ko okonyo jok ma dwa yudo thieth to ok gi nyal chopo e od thieth ma oger .Miyo ni ka oseyudo kony obiro a kanyo ka omor ahinya nikech dhano ka dhano dwaro bedo gi ngima maber ma onge two. Piny owacho wa onego kel udi thieth aina gi mondo mi okony jopiny, ng'eny udi thieth gi ikelo gi riwruok ma ok gin mar piny owacho to ng'eny gi ya pinje ma oko ma biro kaka kony moa kuom jo oko ne jopiny wa.

Jopuonjre manyien irwake e mbalariany, ka japuonjre ka japuonjre donjo to bet piny kendo jo lony ma ni gi kompyuta nenore ka penjo gi penjo to gi dwoko ka gi rwako ei kompyuta. jopuonjre ma ondisore obet mos, ka jolony to odich e kompyuta kendo jo moko medo donjo gi e dhot. Jalony achiel penjo gi moro kendo nenre ni jawad gi lero ne maber

Nyadendi ma ondisore kendo okado wiye to orwako law ma rachar gi koti ma rabuor gi tere e lwete ma kor acham, nenore kamoso dichuo ma orwako angolo to miyo moro rango gi ka buonjo. Kendo nenore ni gin kar ofis nikech kombe ma gin go kendo gi bet e wi mesa to buge gi otese moko ni e wii mesa. Chal ni nyadendi ni kachiel kod wuoroni obedo gi winjruok koro gi mosore ka gi dino go winjruok mar gi. Winjruogni chalo ni en mar ofis nikech kaka gi rwaker gi kuma gin tiere chalo ofis.

Yao od yath dwaro pesa mang'eny nikech gi ma okuongo, migao mar thieth oketo ni nyaka ibed gi otese mo oyie ni go mar yawo od yath. Jaus yath nyaka bed ni ni gi lony, ma odhi e tiegruok ma miyo ong'e yedhe go gi yath ka yath gi ma thiedho. Nyaka iger kanyo kalure gi ranginy ma oket gi migao mar mar thieth no nyaka ingiew yedhe mi ipango ka irito jatuo ka obiro, nyaka irwak abuog rombe kaachiel kod apron eka ius ne nikech ikia tuo ma ng'ato ni go inyalo yude ka owuoyo kodi. Yedhe gi ing'iewe e dukni ma oyiedhi gi migao mondo mi kik ing'iew yedhe maricho ma nyalo miyo ji chandruok.